Oret netai koichut soetab ecitizen, ak yeityoo iroo olekisirengee, nerube notok ilewen angot ko iboo emetab kenyaa. Yeityoo anyone ikoitei tuguuk chemogootin, kou kipandet, maintain, kenyitab siget. Nerube notok ikoitei nambaa chebo simet. Ak yeityo inde anyone ungatiet neo nebo lengung'uuk nebo ecitizen. Ak kichop passport, time under anyun passport inotok, ak nerubee Ian anyun tuguuk chemagootin. Ak yeityo Nebo let yekaitar tuguchu tugul kokaiwangu chobetablenguukung Nebo ecitizen

Kiarutechi biik cheosen, ak aboyochii tililindo en korikwak.ak yeityoo keibchi amitwogiik ak sautikab kanisa.At yeityo kora ko kiragol keetik en sugulisiekab kokwenyun atyeityoo kora kokiragol keetik en korikab kanyoiset

Kigeere changindab biik I,kigeree somanetab biik, kigere tebisindab kokwonotok, kigeree ortinwek sugulisiek ak korik ab kanyoiset.